En pichait ni, ko lagok ichechon ak mwalimu nenywanet. Lagok chuto kochape kii neu, kii neu bo mokongoik, en kutitab chumbek kekuren robot. Toko koroitoni, kobo konamege ak somanetab kasari ne kikuren CBC. Bo komonut en lagok che menggechen ng'a amun toreti konyor karwatitet ne kararan. Igere kora mi waiyat ne kakirutchin laptop. Kegeren ole boishoitoi koroi ak nyunyuminda nyin en boisiet. Boisoni ko kitoret lagok chechang' en oratinwek che ter ter. Lagok ko imuch koba komaswek che ter ter, akoboishien ng'omnatet ne kokachi mwalimu nenywan. Notok amune yache ketoret lagok en oratinwek che ter ter. Satii en komositon.